Iwendii sim tool kit anan ko STK akichut safaricom akichut mpesa oret akee ko ichilee *334# kokonin koraa imuchi ibaishe iyotee rabining chechang eng karaka

ole taab took ab imbaar cheuu bandeek iih mbolea, tuguk chekiteren myonwogik ab kiagiik cheuu kerichek chekibiteen cheterr ak tyongiik chemokimoche en imbaar, komuuch kwafecten waleet ab itondo ab emeet kouu kemeuut ak maraneet, yekabiit kemeuut iih kotesokse olyeet ab tuguuk ab imbaar anan bosokse tuguuk ab olyeet ab tuguk ab imbaar ngaab mogimuche kenyoor en haraka, ngaab yoche keiib en eleloo niton kotese beit ab tuguuk ab imbaar, oreet age ne ofecteni tuguuk ab imbaar maraneet anan ko kemeuut ko imuch kowiich tuguuk choton anan kolaa maraneet niton komuche kotees beit ndaab mobitu anan uii elekenyorchin alaak, kemeuut koraa komuch koyaai kosok beeit ngamuun momiichi neole ngaab moibu kasarta noton nebo minseet ngaab tuguk choton bo imbaar.

Amun kikileweni inendet sikotononji bichatok koraa ko ng'om ako chepchep ako koron baishonik chik

Oret ne ngemdoi tilenyun nebo temisiet olyetab tukuk en ndonyo ko, tilenyun nebo temisiet anan oratinwek chokoboisien chebo temisiet asikobit amangu tukukab imbar anan tukuk anan products chebo temisiet cheu keswek che kioldoi en idonyo, ye boisien tilet ne kararan amin minutikyuk amuche among minutik che chang ak komong keswek che chang, chotok che keibe koba ndonyo akotesak tukuk en indonyo, ko kot atil aboisien oret ne ya anan aboisien oratinwek che yach, koimuch kobos minutikyuk akobos tukuk che katamangu anan keswek che katamangu akobos tukuk che mangu en indonyo anan tukuk choibe koba indonyo en kasarato, nitok tilet ne kararan kotese tukuk en indonyo ak tilet ne ya anan tilet ne moboisie komie kobose tukuk chebendi indonyo.

Oret agenge nekongemda alet ab amitwagik ab kiyagik en arawek chekokosirto akotilet nekoratil ko ainon alet ab tuguk amitwagik ab kiyagik kobosak en Beit anan kokwa kweny Beit en alet ab alak tuguk ab kiyagik cheu amitwagik ab ingokaik kokikobosak Beit anan kokwa kweny Beit tilet agenge nekoratil kwatil abai anan abai ingokenik chechang ngab kobosak alet ab Beit ab tuguk tilet age nekoratil ko anan kongobosak Beit noton kwamuch ayal chechang notonntilet nekwatil Kole kaigai astoken anan akonor chechang en chiket sintatesakse Beit atinye chechang niton ko kochabak Beit kabilet anan kokwa kweny Beit kokararanit niton tilet kwatil ale kaigai ates anan ates kiyakigk chuk asikobit anan sikomuch kotesak faida

Akuree kimnamutik anan koscientist sikobangwano oleabiishetai rabinik eng mbaret nyuu koraa achute groupishek ab temik siketorto eng banganet ab rabinik

Mie komnye ako kararan ako minutik cheuu bandek komii beit kommyee lakini alet ab keswek komii barak, keswek ab marakwek bandek ak bek koyoche keboss